Kawarongo' picha niendi to aneno kacha ka nitiere pur mathi mbele kendo gimabiro e pacha ka aneno seche ma nga'to timo tijni to gimabiro e pacha malongo' en kar kae pur, aneno kacha ka nitiere wantiere kacha gi nyanya mopithi kendo wantiere kapur motingo' mbolea kendo gitemo keto mbelea kuom nyanya mondo mi ginyag maber, koro pur en gimalongo' kendo en gima kelo olemo e gweng' kata kelo olemo e pacho , pur ndalo duto wawachni pur en ohala but seche ma gik miketo e puothi cham kisenyagogi to inyalo tergie chiro to iloko kodgi ohala, e gima omiyo waneno ka jogi koro gidich kendo gi tich matek kendo gin e puotho kacha mondo mi gilos gimoro e puotho kanyo.